Ĩĩ nĩma kwĩ mathukuru maingĩ marĩa mathirikari makĩria mamũthingi marĩa magĩkoragwo na ciana nyingĩ mũno. Nĩũgĩkoraga kĩrathi kĩmwe kĩna ciana ta igana rĩmwe kana ciana igana rimwe rĩa kĩndũ naũgagĩkora kĩrathi ta kĩu kĩna mwarimũ ũmwe na mwarimũ nĩ arakĩgeria mũno gũgĩtigĩrĩra omwana ũrĩa wĩ kĩrathi inĩ kĩu nĩakĩnyita kĩrĩa egũthomithagia. ũgagĩkora kwĩna ũnyihu wa mbeca wa waki wa irathi thirikari ĩgagĩkorwo ndĩrakĩgaya mbeca irĩa ciagĩrĩire kana ndĩrakĩhe macukuru mbeca ta icio cia gwaka kĩrathi nĩgetha makĩongerere irathi nĩgetha ciana cigĩkorwo cikĩiganĩra irathi -inĩ icio.

Mathukuru ma ngathĩ ya igũrũ, nĩmo ma yunibacitĩ, nĩũgĩkoraga rĩmwe ciana nĩigĩkiumĩte ndũrĩrĩ-inĩ tobauti, magagĩcemania thukuru-inĩ teyo ĩmwe, nogagĩkora gũkĩrĩ na mĩtaratara ĩrĩa yunibacĩtĩ teyo ĩgĩtũmagĩra, nĩĩgĩkĩroraga kana nĩmekĩraga ngirĩndi itakĩrĩ igũrũ, na ndĩrĩ thĩ, nĩetha magakĩhota kũ accommodate ciana nyingĩ na ciana iria cikiumĩte kũnene. Oho nĩmamaheaga HELB kana ngombo ĩrĩa ĩteithagia ciana cithoome especially ciana iria cikiumĩte kũrĩa gũtarĩ na mbeca, mwana ũcio ũgagĩkora nĩaingĩra thukuru na nĩ aragĩthoma ona atarĩ na school fees.